Aneno dhok ma bende onindo. Ka gima biro e pacha, chalo ni, jalni en ng'ama timo pur e yor pith mar jamni. Kendo ka ing'iyo dhoge gi, gin dhoge grade matiende ni gi dhok mipidho mondo mi okel chak. E thuolo ma ipidho dhoge gi mondo okel chak, to ma kelo yuto ne jalno ma opidho gi. Kendo ka okalo kuom mano to okonyore go engimane ma pile. Ka bende okonyogo bende familia mare, gi jogo ma ondiko e tich. Kokalo kuom mano bende, onyalo chulo osuru ne sirkal to dhi konyo e kelo dongruok e piny ma odake no.

Kae aneno puodho mabende en ranyisi mar pur madhi mbele. Kendo e puodho ni, aneno ka nitiere pith madhi mbele. Ka nitiere gigo ma oseti, matiende ni jalni en ng'a ma ne osepuro ma okomo. Bende aneno gino machalo tinga, kata rapur ma nyasani. Kendo ochalo ng'ama doyo gigo mane opidho. Ka doyo no konyo e golo buya, kendo ei iko lowo e tie pith ma opidhi. Ka mano to konyo cham, kata gik ma opidhi mondo odong maber, kendo onyal nyak e yo makare.

Aneno jogo ma obet. Kendo nitiere nyako ma ochung', kendo chalo ni jogi nie tiegruok ma puonjo gi e tiyo e yo ma ma kelo kanyakla mar gik moko. Kendo mae en ranyisi ni jogi, gin joma tiegore eyor timo tich moro. Kendo jalno mochung' bende e nyime waneno ka nitiere gino ma idendo gi dho ngere ni laptop. Ka bende gi e nyime kanyo, nitiere gino midendo gi dho ngere ni projector. Ma itiyogo e tang'o gigo ma opuonjogi, kendo gigi konyo gi e moedo tiegruok margi. Ka bende e nyim ng'ato ka ng'ato aneno pi matiende ni en tiegruok ma okawo thuolo kendo pi konyo gi mar duoko riyo piny, kendo mar kuoyo dendgi, ka gidhi mbele gi yudo puonj.

Kae aneno kit olemo miluong'o ni mananas kendo mananas en chiemo kata en olemo mani neng'o e thuolo ma ng'ato okawe to oyudo mor, en gi sukari kendo omit kendo gino yieng'e kabende oyudo thuolo mar yieng' to onyalo timo tijene kendo onyalo dago ngimane e yo makare ,bende bathe kanyo aneno olemo miluong'o na fuoto ka fuoto bende ni gi sukari mang'eny kendo en olemo maber ne ngima mar dhano kata ngima mar ng'ato ,bende e tok gi kanyo anano apikni ka moko ochung kendo moko ring'o ,apiko en gin makonyo e wuoth koa kamora chiel nyaka kama chielo ,kendo e thuolo mang'ato ni ewi apiko kosuore kendo ka gino konye rito saa koa tich

Kae eneno ka iro wuok, to ka arange matut to ochalo matafari mano pangi kasto ochwe mo oum maber. Ka ma en gino ma en gino ma itimo e thuolo ma ng'ato dwaro wang'o matafari. Ka matafari to en kit kidi ma iloso kata kit gino mitiyo go e gedo. Ka osewang'e to ibiro rit ma gikwe ka gisekwe, to ichak golgi, kosegol gi tipango gi, kasto kosepang gi, to itoyo kodgi e gero udi kendo e timo gik mopogore opogore.

Ma en dho nam, kendo dho nam nyadi mang'eny en kama jii dhi mondo onyal yueyo ka yamo kudhogi kendo gidonje pii gigo abal giwuok oko gibukore gi buru, gibedo mana gi thuolo maber kendo kinde maber mar yudo mor, kendo en aluora ma jii okodake ahinya omiyo ochalo mana kama jii dhi kata ndalo mag sikuku mondo jii onyal yudo mor, ka jii oseya yudo mor to jii dok e tijegi, jii dok e mieregi.

Kae aneno kar donjo, kata iluongoni gate mar skul kabende ondikeni Rotary Vocational Training Centre. Mabende tiendeni ma en skul mar tiegruok ne nyithi skul ma osetieko class mar apar gi ariyo. Kabende ipuonjogi kata itiegogi kuom tije maginyalo biro timo e thuolo magisetieko skul. Bende aneno gari maochung' e nyim skul, kata e nyim kar donjo skul kabende ntiere polise adek maochung' e dhoge kanyo kagichalo jomarito gimoro kata joma omi tich mar chiwo arita kendo keto kwe e skundno.

Kae aneno mtoka. Ma mtoka maondikni Technical University of Mombasa kaen mtoka mar skul, kendo king'iyo aluorano to ochalo aluora mar skul, kama bende aneno e nyim mtokano ka nitiere jal maochung' kendo kit rwakruok mare onyalo bedo jatich matiyo e skul kanyo. Ka machielo moruako shati marachar, to nyalo bedo kata japuonj kata jariembo mar mtokano. E tok mtoka gi kocha bende aneno ng'at achiel maochung' kabende ochalo nyathi skul, kata onyalo bedo ng'ama nowuothe e skul kanyo. Karango bende aluora mar kama mtokani ochung'e taneno ka ntiere pith, kalum opidhi ntiere flower ntiere yiende, kendo gi chien tok yiendego taneno ka ntiere udi machalo klese.

Aneno ka ntiere joma obet, kendo ariyo maobet gi e nyime kata gi mbele koni chalo joma goyo mbaka, kendo gine mbaka matut kagiwacho wechegi. Karango bende e tokgi, to nitiere nyako mang'iyo korka achich kabende ochalo ng'ama rango jomoko kata rango gimoro komo ong'iyono. E toke kocha bende aneno ka nitiere nyako kendo king'iyo kit kata kaka obet kaka oketo wie chalo bende ng'ama nie mbaka kata loso gi ng'ama chielo maobet kore korka achwich.

Ma en kit tugo, mabende idendo gi dho ngere ni drama, kendo nyadi mang'eny itime e skunde kochako e ng'ango mapiny nyaka e ng'ago mamalo maogik. Kendo nyadi mang'eny tukegi ikelo mondo onyal konyo nyithindo e fwenyo gigo magihero, kendo gigo magibere, kama konyogi e ngimagi kendo konyogi e geng'o lal maginyalo yudo kagikoso gima degitim kendo giyudore e timbe manjore kata e timbe maok kare, kendo mae tukegi iketoga e piem kochako e ng'ango mapiny moloyo ka jii sudo kendo jii sudo nyaka e ng'ango kamamalo mogik thuolo ka unyalo yudo romogi ker mar piny kendo tang'one ojusi kata gigo maung'eyo, kama kelo.

Karango kit rwakruok mag rowere gi, to magi nyithi sikul. Kendo giriedo. Ka bende kirango um gi, kirango umgi kata wengegi, to girwako gigo ma iluongo ni abuog rombe. Ka bende abuog rombe gi ne okel e thuolo mane two ma koch, mane ochando piny mangima mane iluongo ni Covid19 ne owuok. Omiyo abuog rombe nekonyo e thuole mane iwuotho kama oyangore. To irwake mondo ogeng'i kuom yudo chandruok kata yudo two manyawadu nyalo mii.

Aneno jii adek kaobet kanitiere chwo ariyo gi ng'ama miyo achiel. Kamiyoni obet e bada korka acham, kendo chwo ariyogi obet e bada korka achwich, kendo king'iyo kit kaka jomachwo rango ng'ama miyo, to en ranyisi ni ng'ama miyoni chaloni dayo dhog jomachwogi. Kirango bende e aluora mar kanyo to nitiere ng'ama omi tich mar loko weche maiwacho ne jogo maonge gi nyalo mar wuoyo kata winjo. Omiyo ma konyo mondo tudruok onyal bedo e yo mayot kendo e yo makare, kendo ma konyo joma oknyal winjo, kendo jogo maoknyal wuoyo mondo onyal bedogi winjo mar weche maiwacho.

Aneno ka nyathi ka nyathi oting'o e lwete kit simu miluongo gi dho ngere ni Lenovo Tab M9. Ka magi togin gigo magidhi tiyogo e somo mag gi, kendo kaluore gi gikma gisomo to gidhiyudo yot mar winjo nikech kokalo kuom simbe magiting'o go, to gidhinyalo neno gino madwarore, kendo puonjore kokalo kuomgi. Kama konyogi bedo nyithindo mariek, kendo ka giseyudo rieko to ginyalo dhi mbele gi ngimagi kokalo kuom rieko magiyudono to ginyalo konyo godo piny e duoko penjo kata e chiwo kony ne eyo madwarore.

Aneno tingni kaoriedo, ka tingni gi nyalo bedoni itiyogo e pur, kata e ywayo osike koya kamora achiel nyaka kama chielo. E tok tingni go toaneno gikmachalo dero, ka nyalo bedoni ka en kama ikene, kendo ikano cham kata ikano ngano, kata kit pith mora mora maogole puodho, kendo ikanogi kae iketo negi yath mondo tergi e chiro.

Kae aneno nyanya kendo ok gin nyanya matin gin nyanya modhuro. Kabende ma chalo kambi kama kosechok nyanyagi too gikalo e kenge mopogore opogore kabende itiyo kodgi eloso gik moko kaka tomato past ,tomato source ma itiyogo e eyore ma ogore opogore e ngimawa pile ka pile eyor tedo kata eyor timo gik ma opogore opogore.

Magi gin kit chiemo maopogore opogore, kendo thothgi gin gikma iriwo e chiemo mondo onyal medo ndadho kamoko bende inyalo mana ted kamano. Moko bende inyalo cham kamano. Omiyo kit chiemogi ber ne ngima mar dhano kagikonyo e gero del, kendo e kelo e keto ng'ato e okang' maodak eyo makare, kendo eyo madwarore makelo mor ne en gi familia mare kata gi joge duto.

Magi gin diek, kendo diek en ranyisi mar mwandu. En kit lee kata en jamni maipidho kendo e thuolo mang'ato opidhe maodongo to inyalo use kabende iloke pesa. E thuolo maoloke pesa okelo konyruok na weg gi gi familiane. Inyalo bende yang'e, kendo itiyo kode kaka chiemo, kendo en jamni maringe mit, kendo ringe thuolo maocham tokelo konyruok e dend ng'ato, kabende kelo morne gin, bende inyalo nyiethe. Ka onyiethe to chage cha imadho kata itiyogo e chwako chai, kendo mano en nengo maduong' ne jalno mopidhe.

Ma en apoyo, kendo e thuolo maosechiek tosieng'ole kaka oseng'oleno to igolo kothe gikma rotengego mago kothe. Kabende kothego ber, gin gi gima idendo gi dho ngere ni medicinal value. Gikonyo ne tuoche mopogore opogore manyalo bedo e del. Kata kamano inyalo golo kothe kaing'ado, kendo itiyogi ringeno mano emichamo, kendo inyalo poko bende piene maokono tichame achama kendo ober ne del kendo okelo mor bende.

Ma en ndawa, kendo e thuolo ma ipithe kose dongo ma ohikore to igole kendo itimone gima iluongo ni heating, nitie kaka ichuake, kendo ikowe e kembe, kendo kosetere e kembe to obedo yuto ne japur, nikech kembe nyiewe to ipime e kilo timiyi pesa kosemiyi pesa to pesano itiyogo e konyo ng'imani kendo itimo tijeni mapile.

Kae aneno mon, maobet, kendo gibedo kabende aneno miyo achiel makit ruakruokne opogore gi ruakruok mar mon mamokogi kaochung' e kindgi, kendo nyalo bedoni owuoyo kodgi, kata opuonjogi, kata omiyogi adier kuom wach moro, kendo aneno bende ntiere mon ma obet gi etok miyo maochung' kabende nyalo bedoni mago e jotelo manochoko mon gi kata jogo maochung' ne mon gi e aluora magidakieno.

Ma en lee miluongoni anguro, kendo an okahero anguro, nikech en lee maotud kod lil mang'eny, kendo e aluora maopidhe anguro, ka oken ng'ato maohero ler, to ibiroyudoni anguro lil kendo owegi gichamo gikma olil, kendo gidak eyo molil, to manomiyo an okahere kendo en lee maokanyal pidho kata okanyal rito, nikech kit dak modago kendo kit chiemo mochiemogo en chwech maokahero.

Pith mar niang' en yuto ne japur. Kendo ethuolo ma ng'ato opidho niange maniange otegno ma omanyo jonyiewo kaen kambi, too otero kambi maloso sukari too ethuolo maa kambi onyalo chule too oyudo ka onyaloo timo tijene eyot. Onyalo kata puonjogo nyithindo kata gedo kata timogogik ma okonyorego engimane. Kabende onyalo kata chako biashara. Kabende odongo go gweng'gi kendo osudogo kata olosogo ngimane.

Kinde manakuongo pidho cham, kata pidho oduma, ne an kod janyuolna, kendo nepod an wuoyi makidoro kendo wuoyi matin, kendo nean gi mor mathoth nikech ne en gimane pok atimo e ngimana, kendo neno ka oduma nedongo, kendo ginyak maber mawadhi maritho mwagolo odupwa nokelo nwa mor, kendo nomiya siso mar gombo dok e thuolo machielo ka pur ochak ochako mondo achak atim gino nikech mano kelo chiemo, kendo e thuolo machiemo nitiere mor ng'eny kendo jii dak kod kwe gi hera.

Jogi chalo jouso, kendo gichalo jomauso nyanya. Thuolo maiuso nyanya, kendo jonyiepo kabiro to ma en yuto ne in kabende iyudo pesa. E thuolo maiyudo pesa, inyalo chulo ot, ibiro nyieo chiemo mamoko, ibiro tero nyithindo e skul, ibiro konyogo ngimani kata kinyiego lao bende miruako, kendo ma miyo idag ngima mayot kendo kelo mor mathoth ne in, kabende e yuto mari inyalo konyo godo jomo chando kijiwo godo bende jomoko e ngimani mapile ka pile.

Ng'ano nyaka bedni en gi tael, kasto kosebedogo tonyaka bende oyud kama ikunye lo koro nyaka obedgi kwer kama ikunye lo kaeto, e okang' mapiny mogik wakao lo, wakao taerno to wakete, kasto wakao lo wapong'e go, kosepong'e tichako ikao tael moro, ichak ibane matin, ichak ipong'e gi lo, kamano kamano nyaka malo. Koseriedgi to udhi umanyo koth alot, kendo kusemanyo koth alot to gakin michuoyo tuchuoyo to kaen kothi miumo gi lo bende uumo. Kuseumo tokoro uketo ni ubo ole pii okinyi godhiambo kaen piny motuo, to kaen piny makoth bende ng'enye to urito arita mondo alodu ochak wuok, ka alodu osechakowuok tugolo buya kendo uchako ng'wedo alodu.

Ma en kit pith manyasani, mabende itimo kama. Puodhe tin kendo lope okng'eny, omiyo kae gin kubni maong'adi kendo oole lo. Koseole lo to otigi pipe mochuo e kubni go kendo otudo kubni kube ka kube koaye kube achiel nyaka machielo, kendo ntiere kar kamiole pii kamoro achiel. Koseol pii to pigno ringo ei paibe go kadhi kendo olore ne kube ka kube, kendo kubni kube ka kube bende nigi pith maokete miye thuolo ma pigcha olore to pithcha nyalo timo maber kendo nyak bedo mang'eny kendo ngima bedo mayot.

Magi gin rech. Ka mokuongo e loso rech, ichwero ichwero dende maber. Kosechwere ma ogol gigo te to ing'olo yie mondo onyal gol nyayie kendo nyayie no nyadimang'eny ni gi gik ma olil ma opogore opogore. Kosegol nyayie to inyalo ng'ade diriyo kata kok ing'ade to isare nikech e thuolo midwatede ka idwa wang'e e mo kata itede gi sup to ber mondo mi sare mondo mo nyal donje yie kendo nyal chiek. Omiyo kisesare tiluoke tipore chumbi imoyo matin. Kosemoye ma pi ochwer morumo tokoro inyume mo ka gin mitedo gi mo kata ikaw tinyume e pi kagin michwako.

Mawuoyo e nyime kanyo iluongo ni Dismus Barasa, kendo en jaod bura. En jasiasa bende maotenore gi serikal mar UDA. En jal manigi nengo nikech oyiere gi jopiny mondo onyal tero yuak margi e od bura, kabende koyudo pesa maidendo gi dho ngere ni Constituency Development Fund, to otero e od burani, kendo otiyogo e miyo dongruok jogo modak ei kar od burane, kendo mano miyo obedo jatelo matimo tije, kendo matimo gik makare.

Gini en mwandu mar migao mochung'ne rito ndara e bombe kendo idendo gi dho ngere ni Kenya Urban Roads Authority, kendo en itiyo kode e chiwo kata siemo okang' mandara ochope, omiyo itiyo kode e pimo ndara. Bang' kosepim ndara to ikete e tung' kama ndara ochako, kendo e tung' kama nafas mar ndara ogik godo. En mar mondomi omi dhano thuolo kata ratiro mar ng'eyo nafas monego giwe kapok gichako gero gigegi kata keto gigegi e nafas mandara onego bedie.

Etijni nyaka ig'e tiyo gi gino midendo gidho ng'ere ni computer. Kendo kopogore gi mano to bende nyaka ing'e tiyogi mashinde ma oket kanyogo. Ka bende mano en gima ipuonjo eskul. Kendo nitiere bende tiegruok makende manyaka iyudi mana motudore giweche maka magi kendo gi ng'eyo weche mag nyaka londo kata lendo

Kae aneno chwo abich maobet, kendo giluoro mesa. Kabende e nyimgi nitiere gima tang'o e wi korot. Nyalo bedo ni gin e tiegruok moro kata gitimo nonro moro, bende nyaloreni gisebedo kae e thuolo malach nikech kirango e wi mesa to ntiere kit madh gi olemo kabende ntiere gima chalo thermos manyalo bedoni noket negie chai. Bende ntiere chupni mag pii matiendeni gin joma osebedo ka kuom thuolo malach kendo gitiyo gi kit chiemo manie mesago emedo teko kagidhi mbele gi puonjruok, kata ka en tiegruok, kata ka en timo nonro magidhigo mbele.

Kae aneno ng'ato makit ruakruokne en ochalo ng'ama timo yor tugo moro mar miyo jii nyiero, nikech bende e ng'eye okao guok kendo oruakone guogno lao mar chiwo ranyisi moro, kendo ochalo ng'ama miel gi guogno e wie kabende maen yor miyo jii nyiero, kata en kit tugo ma nyalo kelo mor ne ng'ato thuolo moro, kata e thuolo ma ogo wang'e kendo oneno kit tugo majalni temo timo.

Kaluore gi kaka jogi oruakore, en ranyisi ni ma en ruakruok mar kabila miluongoni okuche, kendo maen ranyis mar kitgi gi timbegi kaka ndalo machon neji ruakore kendo ne jii tiyogi ruakruokno e miyo tek kitgi gi timbegi. Kabende ntiere kit miel magitemo nyiso kanyo, kendo ma nigi nengo nikech e thuolo magikale koya kuom tieng' achiel kadhie ting' machielo to okano kido mar kabilano, kendo kitgi gi timbegi dak kodgi kendo dak e ngimagi ndalo duto.

Kae aneno joma rowere kata jomatindo kaochung', kendo girieyo bedegi kagichiwo ranyisi mar ang'wen, kendo ng'ama ochung'e nyimgi chalo kagima gogi picha, kendo nyisogi mondo gitim ranyisino. Nyalo bedoni ma en riuruok moro kendo ranyisino en gino ma itiyogo mondo ng'egigo gi gikma gitimo kendo gi riuruok magintiereno.

Kae aneno jomanyiri adek maobet, kendo gichalo jomanie wuoyo moro. Ka aneno ka nyako manie diere ema irango. Kaing'iyo kaka oketo kit kaka oketo lwete ochalo ng'ama pimo wach moro, kendo nyalo bedoni jogi nesomo, kata netimo nonro moro, kata temo nono tiend wach moro, kendo nyako maobetgi e diere no temo pimo kajowetege range mondo ginyal winjo kendo ginyal bedogi winjo matut kuom gino maowacho.

Aneno joma oriedo kagin nyiri ang'wen gi chwo ariyo. E nyimgi bende aneno ka opang bakunde magin bakunde mag chiemo, kabadhe bende ntiere kit madh maopogore opogore. Omiyo ma nyaka bedni nentie romo moro kae ,kendo jogi negin joma neotedo kagisetedo to gikelo chiemo kendo gidwani ginyal tokone jii kagimiyo ng'ato kang'ato gima oyiero chamo, mondo jogo onyal yudo mor, kendo onyal winjo maber.

Magi gin chife king'iyo kit ruakruokgi gin chife. Chife gin jotend sirikal maochung'ne masawa kendo gichalo joma nie romo. Nyalo bedo romo maitiegogi e wach moro maonego giterne joma odake aluoragi, kata nyalo bedo bende ni giromo gi jatelo motelo negi e okang' mamalo ne okang' magin tiere, kendo kirango ntiere moko machalo joma ndiko matiendeni gin joma temo chiko itgi kendo winjo gikma inyisogi kagindiko.

Ma en jatij sirikal, kendo en ng'ama tiyo e migao mochung'ne dar gi chiwo konyo mopogore opogore ne jopiny. Kony kaka kao kitambulisho, kony kaka manyo gino midendo gi dho ngere ni passport, kony kaka ndikruok e gimora amora motudore gi sirikal, kendo karango jalni en ng'ama loso kendo otiyogi gir kowo duol, matiendeni onyalo bedoni owuoyo gi gala moro mar jii, kabende ochalo ng'ama temo pimo kata lero tiend wach moro ne jo mobet kanyo, kendo ne joma winje.

Kae aneno ka ntiere joma obet, kendo giduto gichalo joma chiko itgi, kabende nyimgi ntiere ng'ama miyo kata ng'ama dhako maouchung', kendo ochalo ng'ama loso kodgi, kendo gichiko itgi mondo ginyal winjo. Nyalo bedoni en puonj, nyalo bedoni en mana wach monego ging'e kata en penjo emopenjo gi.

Kae aneno ka jii ochung', kendo kit kaka gichung' gin joma wuoyo kuom wach moro manigi nengo, kendo aneno ka ng'ato achiel wuoyo kendo nyawadgi maomako lwete ochiko ite mondo owinj wach maowacho. Ka machielo bende maochung' butgi bende ochiko ite mondo onyal wacho onyal winjo gikma giwacho. Magi chalo jotije sirikal kendo gichalo jopuonje kata jotelo e migepe.

Kae aneno jomamiyo kanitie bende dichuo achiel, kendo ng'ato kang'ato oting'o gir kowo duol, kabende kit kaka ging'amo dhog gi gichalo jomawer, kendo gichalo jomawer kod teko mang'eny, kabende kit kama gichung'e chalo ei kanisa, kendo nyim kanisa, omiyo magi gin joma wer kapako nyasaye, kendo bende kit kaka dendgi obet gichalo joma gimiel ka giwer.

Aneno korka chwich jatend piny mar Kenya migosi William Samoei Ruto. E kor kacham mane en jalupne Rigathi Gachagua, kendo ma ne chieng' mane gikao loch mar piny e higa aluf ariyo pir ariyo kod ariyo. Gin jotend piny, kendo gine ema gitelo ne sirikal, ka gin ema bende gitelone dongruok gi weche duto maotenore gimiyo jopinygi ngima makare tije gi gikma kamago.

Kae aneno ka ntiere ji maochung' kendo gichalo jomatimo gima iluongo gi dho ngere ni site inspection. Niye thuolo ma ng'ato ogedo to ntiere joma biro e kama igero maoor gi sirikal kata jotelo mabende omiyo jagedo tich. Gibiro mondo ginyal rango kama gedo osechope, kagedo dhi mbele e yo makare, kendo kantie gima itimo ma ok kare mondo nyal losi mondo kagedo dhi mbele to gikmoko timre e yo madwarore.